Niĩ nĩ njĩtĩkĩtie kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi tondũ wa mbere ndĩ mwĩtĩkia na kigo ona kĩa Ngai nĩ kĩnjathĩte thĩiniĩ wa Maraki ithatũ ndutage gĩcunjĩ gĩa ikũmi. Kũoguo ndingiuga nĩ kũhe wĩtĩkio wakwa kĩhoto, nĩ njagĩrĩire kũrũmĩrĩra ũrĩa kigo kĩa ngai kĩrauga kana Bibiria ĩrauga. Kũoguo niĩ hakwa nĩ ndutaga nĩ tondũ nĩ wega mũndũ kũrũgama na wĩtĩkio ũrĩa arũmagĩrĩra. Kũoguo rĩrĩa ingiuga nĩ kũhe wĩtĩkio wakwa kĩhoto kana kũrũmĩrĩra kigo kĩa Ngai ũrĩa kiugĩte, no nginya ndute gĩcunjĩ gĩa ikũmi nĩ geha njikare kana nũmĩrĩre wĩtĩkio wakwa na ndĩũrũmie.

Nĩ harĩ bata mũno, kũiga rithiti thutha wa kũrĩhĩra mũrigo. Tondũ rithiti ĩyo, nĩyo ĩrũgamagĩrĩra ũira atĩ, mĩrigo, nĩ ũkũhũthĩrĩte kambuni, kũ, na gũtũma mũrigo. Ũngĩkĩaga rithiti ĩyo, nĩ kuga, mũrigo waku, nĩ kwaga ũira, atĩ nĩ ũgũtũmĩte mũrigo waku. Kwoguo nĩ wega kũiga rithiti. Rĩngĩ mũrigo ũngĩũrĩra njĩra, no ũkorwo no ũtuĩke kũrĩhwo mũrigo waku, tondũ nĩ ũkũruta rithiti yaku ũge, mũthenya mũna, thaa cigana ũna, nĩndĩratũmĩte mũrigo wakwa, na ndĩna rithiti ĩno, kwoguo ona kambuni ĩyo nĩ ĩgũgĩtuĩka ya kũruta mũrigo ũcio kana kũrũmĩrĩra kũrĩa ũngĩkorwo ũrĩire.

Haha ndĩrona athuri, na nĩharĩ ũmwe wao ũrũgamĩte, acio angĩ nao maroneka nĩgũthikĩrĩria mathikĩrĩirie, ona nĩkũroneka, kũrĩ angĩ marĩ hau mbere, mararĩrio nĩ mũthuri ũcio ũrũgamĩte, ngĩrora nĩndĩrona, nĩmararia ũhoro wa ICT, ũcio nĩ ũhoro wa tekinorojĩ, na nĩkũroneka nĩtagũthomithia arathomithia acio ararĩria nĩtondũ ICT nĩhũthĩtie maũndũ. Nĩaroneka nginya harĩ na ũhoro wa wa WI-FI na ĩkerwo ti ya kũrĩhĩra.

Haha ndĩrona nĩ handũ thibitari-inĩ, nĩ ndĩrona arigitani na nĩ ndĩrona nĩ gũkũngũĩra mara kũngũĩra ũhoro wa gũciarwo gwa ũmwe wa twana tũtũ nĩ ũhũthũ akorwo ũmwe wa ciana ici akoretwo arĩ thibitarĩ koguo mũthenya wake wa gũciarwo wakinya moka gũkũngũĩra marĩ ta bamĩrĩ nameta arigitani arĩa makoretwo makĩrigita mwana ũyũ.

Watho wa mbere nĩ gũkorwo mwanake ũcio arĩkĩtie ũhoro wa gũthoma kĩrathi gĩa kana, gĩa kanana, kana thikũ ici marathiĩ nginya kĩrathi kĩa kenda, nĩgetha mwana ũcio akorwo agĩtaũkwo maũndũ magũthiĩ hau hangĩ wanake-inĩ. Koguo no nginya akorwo agimarĩte nĩgetha athiĩ kũgimario akorwo akĩme, akorwo akĩhota gwĩkua ta mwanake kana mũndũ mũgima.

Ũyũ nĩ mũbango wa bũrũri wa Kenya ũrĩa ũronania matanya ma ũrĩa bũrũri ũgakorwo ũkũrĩte mwaka-inĩ wa wa wa wa ngiri igĩrĩ na na na mĩrongo ĩjna. Nĩkũroneka nĩgũgakorwo na mĩako mĩingĩ, ta ũthii wa nambere thĩiniĩ wa macukuru. Nĩgũgakorwo na makanitha, nĩgũgakorwo na mĩako ĩngĩ ta mathibitarĩ na nĩkũronekana kũringana na na na mũbango ũyũ bũrũri nĩũgakorwo ũthiĩte na mbere gĩkĩro kĩnene mũno gũkĩra ũrĩa ũrĩ mũthessnya wa ũmũthĩ.

Nyũmba iria cia mohoro nene mũno, nĩ ta NTV, nĩ ĩrĩ athikĩrĩria aingĩ mũno, KTN, onayo nĩrĩ athikĩrĩria, Citizen, icio kaingĩ nĩcio nĩcio ithikagĩrĩrio mũno, thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya, tondũ matũmagĩra kwaria gĩthũngũ, ona nĩmatũmagĩra gĩthweri, na koguo andũ aingĩ thĩinĩ wa bũrũri wothe nĩmahotaga kũmaigua tondũ matirahũthĩra lugha matirahũthĩra rũthiomi rĩngĩ ta rwa gĩkũyũ, koguo nĩmakoragwo magĩthikĩrĩrio bũrũri wothe na nĩmarĩ nĩmakoragwo na athikĩrĩria aingĩ mũno.

Ndũrĩrĩ iria ciekĩraga nguo cia rũũa tene, nĩ rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ rũu nĩ rũmwe rwa rwa-arĩa mekĩraga nguũ cia rũũa, ona harĩ angĩ metagwo maathai, acio nao nĩmekĩraga nguũ cia rũũa rwa ngombe, rwa mbũri onakana rwa mbũkũ. Nĩmaikaraga nyũmba ngite na nyeki ĩkagitwo na nyeki ĩgacoka gũkũ mwena-inĩ magathiga na mai na ngombe magatukania na tĩĩri ũguũ niguũ ndurĩrĩ irĩ ndũrĩrĩ icio cierĩ ciaikaraga na hau kabere.

Mũndũ anĩkĩte nguo mũkanda-inĩ nĩguo ciũme nĩ ikoragwo irĩ na ũgitĩri mũnene kwanja ũhoro-inĩ wa tũtambi. Nguo ĩrĩ mũkanda-inĩ nĩ hinya mũno ĩgĩtambwo nĩ gatambi na ona ũhoro wa mũndũ gũka gũcurũria tondũ kaingĩ mũkanda-inĩ nĩ ikoragwo icurĩtio na pegi kũoguo mũici no hinya gũka gũcioya, irĩ na ũgitĩrĩ gũkĩra rĩrĩa mũndũ anĩkĩte nyeki-inĩ. Nyeki-inĩ nĩ kũrĩ tũtambi ta mbũmbũĩ, tũgunyũ kũoguo mũndũ no acurie nguo yake hau atakũmenya agĩthiĩ kũmĩkĩra arũmwo nĩ kanyamũ kau na rĩngĩ kamũtigĩre nguraro, ona ũhoro wa kwanĩka mũtĩ-inĩ nakuo, ona kuo kũrĩ ona mogwati makuo ta ũhoro wa tũtambi tũu.

Haha ndĩrona nĩ thibitarĩ, to nĩ ndĩrona mũrwaru aikarĩte thĩ gĩtanda-inĩ, nĩaroneka nĩ kũrigitwo ararigitwo, tondũ nĩ ndĩrona haha harĩ na arigitani, amwe marĩ na nguo cia ũrigitani, na acio angĩ erĩ maroneka matirĩ na nguo, koguo nĩ ũhũthũmakorwo mokire kũrora mũndũ ũyũ, kana hihi akorwo nĩ bamĩrĩ yao, kana hihi akorwo nĩ ndagĩtarĩ anene, no nĩ haroneka mũndũ ũyũ nĩ kũrigitwo ararigitwo.

Kaingĩ na kaingĩ ngathĩ ihũthagĩrwo kũhaba handũ rĩngĩ nĩ tuge nĩta nyũmba igũrũ kana hihi kũhaba handũ ta mũtĩ igũrũ narĩrĩa mũndũ angĩhũthĩra ngathĩ buthu harĩ na ũgwati mũnene mũno nĩ tondũ no ĩgwithie mũndũ na ĩcũgĩrĩrie kũgurara rĩngĩ mũndũ aunĩke magũrũ, kana moko, kana mũgũngo. Ũguo nĩ wega mũndũ angĩhũthĩra ngathĩ ya cuma tondũ ĩyo nĩikoragũo ithodeketwo ũndũ ĩtangĩgũithia mũndũ na nĩngĩ hatire na ũgwati mũne ndĩgiumana kana ndĩ ndĩgiunĩka.

Ciama iria nene mũno thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ, nĩ ta kĩrĩa kĩrathana ũmũthĩ kĩa UDA, nĩkĩo kĩrĩ na wathani ihindainĩ rĩrĩ, nĩ harĩ kĩngĩ gĩtagwo ODM, kĩrĩa gĩtongoragio nĩ honarable Raila Odinga, nĩharĩ kĩngĩ gĩtagwo gĩtagwo Wiper Party, kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Kalonzo Musyoka, ona nĩ harĩ kĩngĩ kĩrathundũrirwo o rĩu ica ikuhĩ, kĩa Honarable Gacagua, kĩu nĩkio kĩrathundũrirwo ihinda rĩtarĩ haraihu, icio nĩcio imwe cia iria njũĩ na ciama cia ũteti nene mũno.

No ũmenye ngũrani ya mũthemba mwanga na ũrĩa ũngĩ, na kũrora honge ona kũrora mĩrita. Mĩrita kaingĩ he mĩanga ĩkoragwo na mĩrita ya ngoikoni, ona harĩ mĩrita ĩngĩ ĩkoragwo na rangi mwerũ. Nĩ kũrĩ na mĩthemba nĩ harĩ mĩthemba ĩrĩa mĩhũthũ kũrĩma, ta ũngĩ ĩtagwo cimbe nĩ harĩ tanjirika nĩ harĩ karembo, nĩ harĩ ũngĩ wĩtagwo ciri, ona nĩ harĩ wĩtagwo karimbuni, ĩyo nĩĩkoragwo ĩrĩ mĩhũthũ tondũ ndĩgũmagĩrwo nĩ mĩrimũ ta cassava mosaic virus kuoguo na nĩĩtiragia ona ũhoro wĩgiĩ rĩera, na nĩĩkoragwo na magetha mangĩkinyia kinya tani mĩrongo ĩnana. Na nĩgetha ĩkagethwo nĩyoyaga kahinda ka mĩeri ĩnana kinya ikũmi na ĩrĩ, kuoguo nĩĩkoragwo ĩrĩ mĩhũthũ mũno kũrĩma.

Haha nĩndĩrona atumia erĩ, na ũmwe nĩ mũrigitani. Mũtumia ũyũ okire kũrehe mwana wake athecwo njanjo. Na nĩndĩrona njanjo ĩrĩa arathecwo nĩ ya kĩero. Thirikari nĩĩheanaga motungata maya tũhũ hatarĩ marĩhi nĩgetha ciana cioothe cia bũrũri wa Kenya kũgitĩrwo maũndũ megiĩ mĩrimũ ta gĩthũkũ kana mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ ĩrĩa ĩgitagĩra ciana cia thĩ wa mĩaka ĩtano.

Nyama rĩrĩa yathĩnjwo na yacurio mbucĩrĩ-inĩ, nĩĩkoragwo na ũgwati wa kũnyitwo nĩ indo ta njamuci, na ũguo gũcũngĩrĩria ũgima wa arĩa marĩũka kũgũra gũkorwo marĩ hatĩka-inĩ. Kuoguo nĩ wega rĩrĩa nyama yaigwo mbucĩrĩ-inĩ, ĩgatuĩka hagatuĩka ha gũĩkĩrwo gĩcicio nĩguo kũgitĩra indo ta ngi kana tũtambi tũrĩa tũngĩ, tũrĩa tũngĩũka gũtambatamba hau nyama ĩcurĩtio. Ũguo gĩcicio nĩgĩkũgitĩra indo iria ingiuma na nja gũka gũtamba gũtamba kũu nyama-inĩ.

Niĩ meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno ndĩrona bengi, na bengi ĩno nĩ ya Kenya Commercial Bank. Na kuoguo rĩrĩa ndona ũũ nĩnjũĩ nĩ kũndũ ingĩthiĩ njige mbeca, kũndũ kwĩna motungata ma kũiga mbeca, ma kũruta, na ingĩbatara ona kĩndũ ta ngombo, no thiĩ na ngĩ na na ngombe. Na nĩũrĩ ũhoro wa wa kũigithia nĩgetha ndaiga hihi ta mwaka kana ta mĩeri ĩtandatũ, ndigacoka ndigakora mbeca icio ciakwa cirĩ o ũrĩa ngũigĩte, ndingĩiga ta ngiri ĩmwe nĩngakorwo hihi ĩciarĩte.

Niĩ meciria-inĩ makwa, ndĩrona mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ arĩ kũrĩa mũgũnda-inĩ wake, kũrĩa aroneka indo ici ahandĩte nĩ indo irĩ na riri mũingĩ mũno, nĩacitungatĩte wega na nĩnĩmĩre nĩtondũ mũgũnda ũyũ nĩũroneka nĩ mũtheru. Indo ici arĩmĩte nĩironeka ona itigũmĩirwo nĩ tũtambi, kuoguo nĩahũrĩte ndawa cia tũtambi, ona agacoka akahũra indo ta bataraitha nĩkĩo gũthakarĩte ũũ gũthakarĩte.

Haha nĩ ndĩrona nĩ gĩcunjĩ kĩa ngathĩti na nĩ ndĩrona ngathĩti-inĩ ĩyo nĩ hahũre mbica ya mwana anyitĩtwo kanua agĩkĩrwo njajo nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria mĩrimũ. O mbica-inĩ ĩyo nĩ ndona handĩkĩtwo atĩ Kenya nĩ yagĩte kũrĩha thirĩ wa mbirioni ĩmwe gaturumo ithathatũ koguo ciana nyingĩ irĩ ũgwati-inĩ wa kwaga njanjo ĩno ya bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa ciana na koguo kwĩiga ciana makiri maingĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩno ĩngĩgirĩrĩrio na njanjo ici

Cai kana macani nĩ wa mĩthemba mĩingĩ. Nĩ kũrĩ green tea nĩ kũrĩ white tea , yellow tea ona nĩ kũrĩ cai ũngĩ wĩtagwo black tea. Niĩ hakwa nyendete ũyũ wĩtagwo green tea, tondũ nĩnjiguaga ũrĩ mũthaka. Ona no nĩndukanagia na ũngĩ ũyũ wa white tea, onagu nĩũkoragwo ũrĩ mũthaka, kwanja hĩndĩ ĩno kũrĩ na rĩera rĩa heho, nĩnjiguaga niĩ ũkĩngenia.

Ici nĩ mbegũ cia ibabaĩ. Niĩ ndanacihũthĩra tondũ nĩ irĩ bata mũingĩ mũno harĩ ũgima wa mwĩrĩ. Ndatherũkia maĩ macio nĩ ndanahũthĩra nganyua igateithĩrĩria gũthĩa irio rĩrĩa ndĩna thĩna wa nda. Ona nĩ ihũthagĩrwo kũnyorokia ngothi. Nĩ ndanacihũthĩra gwĩitĩrĩria kĩronda ũkona kĩronda kĩu nĩ kĩa hona, nĩ iteithagĩrĩragia mũndũ rĩrĩa mũndũ anyua maĩ harĩ kũigitĩra kumana kwĩ mĩrimũ ngũrani ngũrani, ona nĩciongagĩrĩragwo irio-inĩ ta salad -inĩ handũ hakũhũthĩra biribiri no wĩitĩrĩrie mbegũ ici ihana ta salad. Niĩ iteithagia kũruta igunyũ ona njoka thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ.

Ũyũ nĩ, ici nĩ ngwacĩ, ũyũ nĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, mũrĩmi ũyũ ahũthĩrĩte makũnia, na tĩri, nĩgetha kũhanda mĩrĩo ĩno. Haha nĩ ũhoro wa kuoya makũnia, ũgacoka ũkoya tĩri ũtukanĩte na thumu, ũgacoka ũgatũra marima igũrũ, ũkahanda ngwaci icio ciaku, na ũgacoka ũgaitĩrĩria maĩ, nginya mĩrĩo ĩyo ĩtuĩke ya kũnyita. Ũyũ nĩ ũrĩmi mwega tondũ, haha nĩ haumĩte ngwacĩ nyingĩ biũ, oguo ũrĩmi ũyũ nĩwabata mũno.

Mũthemba wa wa chickpeas niĩ ndĩ ndarĩa, na ningithanĩtie na mũcamo wa mboco niĩ njiguaga chickpeas ĩrĩ njega mũno, ĩrĩ na mũcamo mwega. Rĩrĩa Íĩkũrugwo wega ĩkarangwo wega nĩĩkoragwo ĩrĩ thaka mũno gũkĩra mũcamo wa mboco, ona ĩgakorwo ona ona nĩ ya bata mũno thĩiniĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ.

Andũ arĩa mangĩhota gũthurana thĩiniĩ wa Kenya, nĩ andũ arĩa makinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana gũthiĩ na igũrũ, arĩa maciarĩirwo Kenya, na arĩa marĩ na passport ya kuonania atĩ nĩ agũkũ Kenya, kana hihi onokorwo mũndũ ndaciarĩirwo gũkũ Kenya nĩarabatara marũa ma kuonania atĩ nĩ Mũkenya, kwoguo acio nĩo marĩ na rũtha rũiganu rwa gũthurana.

Rũhonge rũrũ rwa NTSA nĩ rwĩhokeirwo mawĩra maĩngĩ mũno nĩ thirikari ta kũhe matereba marũa ma gũthiĩ barabara ma gũtwara ngari nimo licence ,kũrora ngari kana irĩna mĩcibi , ngabana ,magũrũ mega, kũrora ũthii wa ngari barabara-inĩ nĩ ũndũ wa ngari gũteng'erio mũno nĩ matereba, gũthomithia matereba bata wa kwĩmenyerera ona kũmenyerera arĩa marahũthĩra barabara, ũhoro wa kũrĩa kũrĩ na njamu nĩmatigagĩrĩra atĩ gũtirĩ na mũhatĩkano mũnene wa ngari koguo ona ũhoro wakũnyihanihia mĩtino barabara-inĩ nĩ wĩra wa rũhonge rũu na gũthomithia mũingĩ ona gũtigĩrĩra ona cukuru irĩa ithomagĩrwo matereba macio nĩ marĩ na gĩthomo gĩkinyanĩru ona kũrora mĩtino ĩrĩa ĩrekĩka barabara-inĩ na makahota kũgeria ũrĩa mitino ĩyo ĩngĩ nyiha nyiha

Mathangu ma chick peas nĩ marĩagwo tondũ nĩ makoragwo marĩ mathaka mũno mangĩrugwo wega mendagwo marĩa ,matarĩ makũrũ mũno. Mũndũ arĩkia kũmatua akamathambia wega agatingangia gĩtũngũrũ akareka kĩhĩe, agatinangia kanyanya akareka kahĩe wega agekĩra mahuti make ma chick peas akamakaranga gwa kahinda kanini. Wa karanga gwa kahinda kanini kumania hau nĩ kũmaruta akũmaruta iko, tondũ mangĩkarangwo mũno vitamin iria irĩ thĩinĩ wayo nĩ ikũnyiha nĩ ũndũ wa kũhĩa mũno.

Igoti rĩrĩa inene mũno thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩ Supreme Court of Kenya, wĩra wayo nĩ gũtigĩrĩra atĩ katiba nĩ ngitĩre, na nĩ na nĩ ĩrarũmĩrĩrwo, rĩrĩa kwagĩa ngucanio thĩinĩ wa ithurano, mũno mũno ithurano cia cia president nĩ ĩtuithanagia ũhoroinĩ ũcio, na ĩgatigĩrĩra atĩ kĩhoto nĩkĩ nĩgĩa mũndũ ũrĩa ũcindĩte nĩ nĩaheo kĩhoto gĩake. koguo, gatagatĩ-inĩ kau ga gũtuithania cira, ona mũingĩ nĩũgĩaga na ũhoro wa kũmehoka, nĩitaraga ona nginya thirikari nene, na nĩitwaragĩrwo macira marĩa ma ma marema magoti maya mangĩ marĩ thĩ wario, mũno mũno marĩa ma ma marakuruhania na gatiba ya Kenya.

Haha haroneka nĩ anake marĩ kĩharo-inĩ na anake aya nĩ mũbira marahũra, mũbira wa magũrũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ wa bata mũno rĩrĩa anake ta aya mongana kũhũra mũbira. Nĩkũrigagĩrĩria gũkorwo magĩthiĩ gwĩka maũndũ mangĩ matarĩ ma bata na kũu nja to ũnyui wa njohi, ũnyui wa ndawa cia kũrebia, ũnyui wa thigara, ũhoro ta wa kũiya. Rĩrĩa magĩa na ũhoro ta ũyũ wa kũngana makagĩa na ũndũ ta ũyũ wa kũmahe mĩhang'o nĩ magĩaga na ũhoro ũcio wa gũcokanĩrĩrio hamwe na gwĩka ũndũ ta ũyũ wa kũhũra mũbira handũ ha gũthiĩ gwĩka mawaganu mangĩ nakũu nja.

Nĩ njiguĩte ũhoro wa Wangari Maathai. Nĩ mũtumia waumĩte gĩcigo-inĩ gĩa Tetũ Nyerĩ na nĩ mũtumia warĩ njamba. Nĩ arũgamaga na kĩhoto, mũno mũno aragĩrĩria kana arũagĩrĩra kĩhoto kĩa mĩtĩ ndĩgatemwo nĩ ũndũ wa kũgitĩra maũndũ marĩa matũrigicĩirie. Kũrĩ hĩndĩ nginya ahũragwo haro mbara ya mwĩrĩ akĩgeria kũrũĩrĩra kĩhoto kĩa mĩtĩ, na kũgeria gũthomithia mũingĩ na kũrũgama atĩ wona mĩtĩ yatemwo nayo mbura na maũndũ marĩa matũrigicĩirie nĩ makũhotoma. Koguo Wangarĩ Mathaai nĩ arũire na njĩra nene mũno mũno kũrũĩrĩra kĩhoto kĩa mĩtĩ, na gũtigĩrĩra atĩ marĩa matũrigiciĩrie nĩ maheo gĩtĩo.

Takataka thĩiniĩ wa taũni kũrĩa njikaraga, nĩyũkaga kuoywo rita rĩmwe harĩ kiumia, na gwitũ yoyagwo o mũthenya wa Wetano a rĩrĩa mangĩtĩrĩria gũka mũthenya wa Wetano, taũni ĩyo nĩĩihũraga mũrukĩ mũru mũno, nacio ngi igakorwo irĩ nyingĩ mũno. Na ngi nĩitũmaga mĩrimũ ĩingĩhe tondũ yatamba takataka-inĩ ĩgacoka gũthiĩ kũrĩa irio irĩ ta mĩkawa-inĩ, no gũcangĩre harĩ mĩrimũ ta kũharwo gatema. Ona ningĩ, rĩrĩa kwaga takataka ciaga kuoywo, mahuti ma maratathi nĩmombũragwo nĩ rũhuho, kuoguo taũnĩ ĩyo ĩgakorwo ĩrĩ na gĩko kĩingĩ. Kuoguo rĩrĩa takataka yoywo rĩrĩa rĩrĩa rĩagĩrĩire, taũni nĩ ĩikaraga ĩrĩ theru, onao nĩkũgĩaga na ũhoro wa kũgirĩrĩrio mĩrimũ ndĩgatuĩke ya kũhunja.

Yunibacĩtĩ ya Dedan Kimathi no nyende ciana ciakwa ithomere kũu tondũ nĩ ĩrĩ ngumo njega, nakio gĩthomo kĩrĩa gĩa ciana iria ithomeire kũu nĩ ikoragwo cirĩ ciana cithomete kana cirĩ na gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Wathiĩ nĩ to ũhoro wa nursing, Laboratory yao nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na indo ciothe, kwoguo niĩ hakwa ciana ciakwa ingĩthomera kuo no njigue ngenete mũno mangĩona mweke.

Kambũni ya Coca-Cola, nĩirĩ indo nyingĩ mũno ĩthondekaga. Nĩ harĩ maĩ, maĩ metagwo ma Dasai, nĩĩthondekaga njuici, ta Minute Maid, ona nĩĩthondekaga njuici ona iria citarĩ njĩkĩre cukari, cia kũmenyerera arĩa makanĩtio nĩ ndagĩtarĩ kana ihi matanyuga cukari nĩũndũ wa maũndũ ngũrani. Nĩ kũrĩ energy drinks ta Monesta, nĩ kũrĩ ta soda ta Fanta na Sprite, ona ĩngĩ ĩtagwo Coca-Cola Zero Sugar ĩyo nayo no ya andũ arĩa matanyuga cukari nĩũndũ wa itũmi ngũrani ngũrani, kambũni ĩyo nĩĩmarorete na ĩkamahe kinywanji kĩu.

Ũndũ ũyũ ndaurora, ndĩrona ĩno tarĩ bamĩrĩ, na bamĩrĩ ĩno ĩhũrĩirwo kwao nyũmba, nĩtagũka mokĩte gũcerera mũciari tondũ nĩndĩrona anake na airĩtu ngeciria airĩtu aya nĩkũhika mahikĩte mũciĩ ũyũ, nake ũcio ũrĩ thutha wao ndĩreciria nĩwe ithe wao ona gũtuĩka ndirona nyina mbicainĩ ĩno no nĩkũroneka tarĩ ciana cia airĩtu na anake mokire gũcerera baba wao.

Thirikari, nĩ ĩkĩrĩire mũno ũhoro wa mwana wa kairĩtũ, na njĩra nyingĩ, ta gũthondeka cukuru, icaginĩ, nĩgetha mwana o wothe agĩe na na ũhoro wa kũhota gũkinya cukuru, kũmathomithia tũhũ, kũruta watho atĩ nonginya mwana wa kairĩtu athome, tondũ hau kabere, mwana wa kairĩtũu, nĩakoretwo akĩhonyĩrĩrio mũno agatigwo mũciĩ, gũthondeka ithomo cia gũtara airĩtu, kũrĩa macemanagia na arutani, na atarani, kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mwana wa kairĩtu ona kũmatara ũhoroinĩ wa sexual reproductive health kũgitĩra mwana wa kairĩtu kũhũrwo, kũhikithio kĩa hinya, na kũnyitwo kĩa hinya, macio namo thirikari nĩikĩrĩire mũno, gũthomithia mũingĩ ũhoroinĩ wa kũgitĩra mwana wa kairĩtu, ona gũthomithia mwana wa kairĩtu ũhoro wa kothi ta cia moko, na kũma na kũma nyitĩrĩra kana kũmahe ũteithio wa kũmahe tũrũ kwambĩrĩria mbiacara rĩrĩa macokia rĩrĩa marĩkia gũthoma cukuruinĩ.

Kĩrĩma gĩa Kenya nĩkĩo kĩa Mt Kenya nĩ kĩrĩma gikoragwo thiinĩ wa gatagatĩ ka bũrũri. Niĩ hakwa ndĩ ndathiĩ kuo ni kũndũ kũrĩ mĩtĩ mĩingi ona nĩ kũndũ kũrĩ hinya mũno kwambata ũngĩgakinya kũrĩa kũrĩ barabu. Niĩ hakwa na arata akwa nĩ twaremeirwo gatagatĩ na tũgĩcoka tondũ nĩ kũrĩ ũgwati mũingĩ mũno ũngĩambata gũthiĩ kũu igũrũ nĩ ũndũ wa heho ona ũhoro wa rĩera gũcenjia. Kuma gũkũ thĩ ũkĩambata kũu igũrũ riera rĩthiaga rĩgacenjia koguo nĩ ũndũ ũrĩ hinya mũno kũhota gũthiĩ kũu ona gũtuĩka nĩ kũrĩ andũ mahotaga gũthiĩ kwambata.

Mũgũndũ ũyũ wa Uhuru park, nĩ ndanathiĩ kuo. Nĩ kũndũ gũthiyagwo gũcerwo nĩ andũ agima, o ũndũ ũmwe na ciana. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ ma gũkenia ciana ta ta gũtwarithia mbũti, gatemu-inĩ gakoragwo kũu, nĩ gũtwaragwo tũkari tũnini twa ciana, tũtũ twĩtagwo remote control mobile cars, nĩ kũrĩ tũnyamũ tũingĩ nginya mĩcuha. Ona nĩ kũrĩ tuthamaki, o kũu gatmu-inĩ kau. Ũhuru park, nĩ gũtwaragwo mĩcemanio nĩ ateti, ona nĩ kũrĩ nginya ahunjia, nĩmokaga kũhunjĩria kũu, Koguo nĩ kũndũ kũrĩ bata mũno, rĩrĩa mũndũ egũthiĩ gecera kuo, nĩ tondũ, nĩ kũndũ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno ma gwĩkenia mathiyaga na mbere.

Uhuru Kenyatta nĩ egũtũra aririkanagwo nĩ tondũ wa gũthondeka mabarabara ta barabara ĩno ya Thika road ĩno yũkite ũguo ĩgoka nginya Karatina. Nĩ atigĩrĩire nĩ yarĩka kũrĩa ĩtigarĩte no kũnini na ningĩ nĩatigĩrĩire atĩ gĩthomo gĩa tũhũ kuma primary shool secondary school ona kũheanaga herombu ũhoro wa gíĩthomo nĩ atigĩrĩire atĩ nĩwanyiha kũndũ kũingĩ mũno nĩ gwakirwo irathi kũrĩa gũtarĩ na irathi. Na akĩgĩa na ũhoro wa gũthondeka cukuru kũingĩ kwarĩ kwa ndoro gũgĩtuĩka cukuru cia gũthomerwo nĩ ciana cia mahiga. Ona ningĩ Uhuru Kenyatta nĩatigĩrĩire atĩ mũtũrĩre ndũrĩ igũrũ mũno nĩ tondũ hĩndĩ yake magoti nĩ ageretie gũthondeka magoti matiarĩ igũrũ mũno.

Cibũ nĩ magũmagĩrwo nĩ moritũ maingĩ wĩrainĩ wao, kwanja rĩrĩa magũtuithania ũhoro wa bara cia mĩciĩ, rĩngĩ makona makonwo ta marenderera mwena ũmwe, ona ningĩ macibũ nĩ ũhoro wa mbara cia mĩgũnda, rĩngĩ mũingĩ ũkaga mwĩhoko nao, ũkaiguaga makĩrwo nĩmararĩa mahaki, koguo ũhoro wa mũingĩ nao ũgakorwo thiritũ yake na mũingĩ ĩgakorwo ti njega, rĩngĩ macibũ, ma marĩa mandĩkagwo o kũu maciarĩirwo, koguo ũkonaga harĩ hihi na na kũirana, harĩa andũ a marika mao, kana hihi arĩa akũrũ kũmakĩra.

Nĩi ũndũ ũrĩa ũngĩngenia haha, nĩ ũhoro wa kuona Girraffe na nĩ ironeka irĩ kũndũ werũinĩ, na nĩ ironeka nĩ thaka mũno. Harĩ na girraffe igĩrĩ ndĩrona, na nĩ mwana na nyina, na nĩ ironeka nĩ hũnu, tondũ gũkũ cirĩ nĩ kũroneka nĩ kũrĩ na, na, na ngirini, kana nĩ kũrĩ na, na irio cia ku cingĩrĩa.

Nĩ kũrĩ mathĩna maingĩ monekanaga na irua rĩa rĩa airĩtu, wa mbere, mũirĩtu nĩ agĩaga, nĩ ekĩragwo heho mwĩrĩ, kana akaga gũkorwo akĩ a arĩna ũmĩrĩru, nĩtondũ wa kũigithio ruo, hĩndĩ ĩyo akũrutĩrwo wĩra ũcio mũru, ona ningĩ, mũirĩtu nĩagĩaga na nguraro, na ruo rũingĩ, angĩkaho angĩkahonia kĩronda kĩronda kĩũ ekĩrwo. Mũirĩtu agimara, ũhoro wake wa kũgĩa ciana, nĩ ũgĩaga na ũritũ mũingĩ mũno, nĩ tondũ wa kũu athũ, athũ, athũkangirio, na nĩkio thirikari nĩgirĩtie na nĩgitagĩra airĩtu, matika, matika, matika gerwo ngero ĩyo.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ ũndũ ũyũ nĩ wa gũtũma ũndũire wa ndũrĩrĩ ndũgathire kana ũriganĩre tondũ kaingĩ nguo ici ndĩrona mekĩrĩte ciĩkĩragwo rĩrĩa andũ marathũngũtha, nyĩmbo cia tene cia ũndũire wao. Koguo nĩ harĩ bata andũ kũnyitana ũũ ndĩrona airĩtu aya manyitanĩte ona mwanake ũyũ nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũhe ũndũire witũ, ndũgathire kana ndũkae kũkariganĩra nĩ tondũ wa ciana nginya iraia igoka thutha-inĩ.

Raila Odinga, bũrũri-inĩ wa kenya, nĩ akoretwo arũgamĩte mwanya-inĩ wa kũrutaga thirikari mahĩtia harĩa ona harĩ na mahĩtia na koguo agatigĩrĩra atĩ thirikari ndĩrahinyĩria mwananchi kana mũkenya. Kuma o hĩndĩ ya Moi, nĩ atũrĩte arĩ mwena wa ũregani na akageria kũrũgama na ma ona kũrigĩrĩria maũndũ ma indo ta kũhaica indo akagiria cigĩe goro okorwo nĩ andũ kũhinyĩrĩrio ta arĩmi agatigĩrĩra okorwo nĩ indo cia arĩmi akarĩrĩria akorwo nĩ aruti a wĩra akamaragĩrĩria matikahinyĩrĩrio nĩ ũndũ wa mĩcara

Atumia arĩa mohete nd a,nĩmagĩrĩire kũrũmĩrĩra ũrĩa matarĩtwo nĩ ndagĩtarĩ, ũhoro-inĩ wĩgiĩ mĩrĩre, nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra atĩ, ciana icio makuĩte ndainĩ ciao, nĩciahota gũciarwo cirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, onake mũtumia ũcio we mwene, agatigĩrĩra atĩ ndanagĩa mĩrimũ arĩa yũkanagia na mĩrĩre mĩũru, ta cukari, na mĩrimũ ĩyo ĩngĩ, koguo nĩ agĩrĩire gũtigĩrĩra ũrĩa atarwi nĩ ndagĩtarĩ, okorwo erwo ndakarĩe irio irĩ na maguta maingĩ, na kũrĩaga matunda, ũhoro wa kũnyuaga maĩ, mataro mothe marĩa aheo akarũmĩrĩra, kwaga ũguo, nĩ acokaga gũkora nĩ agwatia mwana wake mathĩna, nĩ ũndũ wa mĩrĩre mĩũru.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ ni rũtũmaga Kenya kana bũrũri witũ ũmenyekane nakũu mabũrũri-inĩ macio mangĩ. Ũyũ nĩ mũirĩtu mũteng'eri na nĩ aroneka nĩ athiĩte gikĩro kia mabũrũri ma nanja koguo rĩrĩa akũgĩa na ũhotani Kenya yothe ĩgĩaga na ũhotani naguo bũrũri witũ ũgakigĩa ngumo ona wagia ngumo, atarii kana agendi nĩ mendaga mũnoi gũka gũcera bũrũri-inĩ nĩ tondũ wa ngumo njega kuma kũrĩa arĩa mathiaga nakũu nja wa bũrũri. Koguo makendia Kenya gũkagĩa na mbeca rĩrĩa agendi magũka gũcera gũku bũruri-inĩ.

Maasai Mara rĩrĩa niĩ ndacerete werũ-inĩ ũyũ nĩ kwarĩ na indo itonete hau kabere na nĩ ndacinire kũu, nĩ kwarĩ na njũgũ, nĩ kwarĩ na mĩrũthi, nĩ kwarĩ na ngarĩ, nĩ kwarĩ na hiti ona wambũi mĩcore ũrĩa mũthaka nĩ kwarĩ, Ona ningĩ nĩ ndonire nyamũ ciĩtagwo wild beast iria ciũkaga thutha wa mĩeri ĩtandatũ igacoka igathiĩ mabũrũri marĩa tũriganĩtie ta wa Tanzania nĩ ndagĩire na ihinda rĩa kũwona. Ngĩcoka ngĩona Maathai makĩina ona ningĩ ngĩona makĩendia ũndũire wao na mĩgathĩ yao na koguo Maasai Mara nĩ kũndũ kwega mũno gwa gũthiĩ gũcera.

Nyamũ cia gĩthaka iria ironeka irĩ ũgwatinĩ wa gũthira, nĩ ta ngarĩ ĩtagwo Alma leopard ĩyo ĩrerĩkana research yekwo, atĩ itigarĩte mĩrongo ĩnana na inya, harĩ nyamũ ĩngĩ ĩtagwo rhinocerous, ĩyo nayo ĩtigarĩte mĩrongo mũgwanja na ithano, o hamwe na Gorilla ĩrĩa ĩtagwo cosliver, magana matatũ, na ngui ya gĩthaka, Rhino ĩrĩa ĩtagwo black rhino ĩtagwo ona njogu iria ciĩtagwo asian elephant, ona cio ciĩ ũgwatinĩ wa gũthira, nĩtondũ wa kũrutwo hĩa ciayo. Nĩ nĩ nĩ ihĩtagwo mũno, ciona cia, cia ciatunyuo rũhĩa rũaya rũrĩa ĩhũthagĩra kũ kũ kũrĩa, yarutwo rũhĩa rũu no gũkua ĩkuaga.

Haha nĩ ndĩrona Uhuru Kenyatta, mũtongoria wa bũrũri wa Kenya wa tene na marĩ na mũtumia wake mama Ngina nĩ maroneka harĩ na thigari cirĩ hau, na gũkũ nĩ kũroneka nĩ mũndũ ũkire gũthikwo na nĩ mũndũ wa gĩthirikari-inĩ tondũ nĩ ndĩrakiona thigari, na kaingĩ na kaingĩ thigari kana andũ a gĩkĩro kĩa igũrũ ta president wa tene mokaga kaingĩ mathiko wa mũndũ mũnene thirikari-inĩ. Koguo nĩ kũroneka atĩ nĩ mũndũ mũnene ũrathikwo

Ndawa cia kĩmerera, nĩci nĩciteithĩtie andũ aingĩ, na koguo, ni ndigagĩrĩra atĩ nĩndathiĩ kũrĩ mũ ndagĩtarĩ ũrĩa ũthomeire ũhoro wa ndawa ici cia kĩmerera, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩndamĩnyua ũrĩa yagĩrĩire, tondũ nĩ njũĩ, ĩngĩnyuo ĩrĩ nyingĩ, no ĩrwarie mũndũ, na ĩthukie ciĩga cia mũndũ cia thĩinĩ, ona kana, yanyuo ĩrĩa ĩrĩ ĩrĩ nini, ĩtarĩ ĩtaiganĩte ũrĩa ndagĩtarĩ augĩte, ndĩgĩteithia mũndũ, mũndũ a akaga gũgĩteithĩka ũrĩa akwagĩrĩirwo nĩgũgĩteithio nĩyo. koguo nĩwega, kũrũmĩrĩra kana gũthiĩ kũrĩ ndagĩtarĩ ũrĩa ũthomeire ũhoro wa ndawa cia kĩmerera.

Ĩi nĩ njũĩ atĩ no thiĩ taũni ya Embu, na hote kuona pasipoti kũu, handũ ha gũtinda ngĩkinyia mũciĩ mũnene wa Nairobi. Taũni ya Embu ndanathiĩ gũcera, na nĩ taũni ĩkoragwo ĩrĩ bangĩku wega mũno, ona nĩ ĩkoragwo ĩrĩ theru mũno, ona ningĩ, nĩ kũrĩ ũgitĩri mũnene mũno. koguo, hihi nĩ kĩo woeri wa passport watwarirwo kũu, tondũ andũ aingĩ nĩ maumaga mĩena na mĩena, gũthiĩ kuoyera passport kũu.

Niĩ kũringana na niĩ nĩ wega mũno kũhũthira wheelbarrow kũnogora ciaĩga cia mwĩrĩ nĩ tondũ nĩ iteithagia mũno na kũnyihia ũritũ ona nĩ ĩtũmaga mũndũ agĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na nĩ wega kũmĩhũthĩra o mũthenya nginya hihi mũndũ aigue mwĩrĩ wake ta wacokia ũritũ ũrĩa wagĩrĩire. Ona gũtuĩka mũndũ angĩmĩhũthĩra mũno mũndũ nĩ aiguaga ningĩ tra akũnoga mũno koguo nĩ wega mũndũ kũmĩhũthĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Niĩ rĩrĩa ndona mũcongo ũyũ, meciria makwa mandirikanagia ũhoro wa wa rĩrĩa mau mau marũagĩra wĩathi wa bũrũri ũyũ, tondc nguona mũcongo ũyũ, nĩwa Kĩmathi wa Ciuri, ũrĩa wĩ igweta mũno, tondũ nĩũmwe wa andũ arĩa makuire, na makĩruĩrĩra wĩyathi wa bũrũri ũyũ, makĩũragwo nĩ athũngũ, koguo, mũcango ũyũ nĩ ũndirikanagia ũhoro wa maũndũ macio ma tene, na nĩ nĩ nĩ ũndũ ũyũ nĩũtũmaga andũ aingĩ maririkane ũrĩa bũrũri witũ warutirwo nĩ muthuri ta ti Dedan Kĩmathi waciuri.

Niĩ ndĩrona mbica ĩno nĩ mbica ĩna ihoru tondũ nĩ ndĩrona gĩkundi kĩa andũ aingĩ kĩũnganĩte nĩ tondũ wa kumagaria ũmwe wao. Kũoguo nĩ mbica ĩna ihoru rĩingĩ. Nĩ ndĩrona harĩ na mwaria ũrũgamĩte, mũthuri, nĩ ũhuthũ akorwo nĩ mwaria wa bamĩrĩ ya mũndũ ũcio ũkuĩte ona kana hihi mwaria wa kanitha kana wa itũra. Nĩ haroneka hau hena mũndũ ũrĩa ũkuĩte ithandũkũ rĩake rĩ hau. Kũoguo nĩ mbia ĩrĩ na ihoru rĩingĩ mũno.

Rũrĩrĩ rũrũ rwa Mathai, nĩ kaingĩ na kaingĩ, nĩ ũmakoraga Narok, Kajiado, nĩ ũmakoraga Rift Valley, nĩ ũmakoraga Laikipia, ona Baringo, Mĩrũ, na Nairobi, no rũrĩrĩ rũrũ nĩ rũ, rũikaraga kaingĩ rũgĩthamathamanaga, rũgĩethera mahiũ mao nyeki, ya kũrĩa ona maĩ, koguo mũno mũno maikaraga magĩtha magĩthamathamaga harĩ mĩena ĩyo ndagweta.

Rũkũngũ rwa thimiti, nĩ rũthakagia ũgima wa mwĩrĩ, na rĩrĩa mũndũ acemania na rũkũngũ rũrũ, kaingĩ na kaingĩ, mũndũ nĩ agĩaga na thĩna wa gĩthũri, na ona rũngĩgia maitho mũndũ nĩathũkaga maitho, koguo nĩ wega andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra iganda ici, kana andũ arĩa makaga, magakĩhũthĩra thimiti, nĩ wega mũno kwĩgirĩrĩria na gwĩkĩra tũrembeko, ona gwĩkĩra kwĩgita kumania na rũkũngũ rũrũ, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũndũ ndanagĩa na mĩthe na mathĩna ma maitho, ona kana hihi mathĩna ma gathũri, marĩa macungagĩrĩrio, nĩ kũhuhia rũkũngũ rũrũ.

Nĩwega mũno kũgĩa na ũhoro wa kũmenyerera ũgima wa mwĩrĩ, koguo nĩwega indo ta muiko, iria tũhũthagĩra kũruga, kũmenyerera, na koguo ti wega ona hanini, kuiga mũiko thĩ, tondũ nĩkuonania, wa ũiga thĩ, no ũgũkĩgĩa gĩko. Na kũu thĩ, nokuo mũndũ araranga, na koguo mũiko ũcio, ũgũcungĩrĩria kũngania gĩko, na germs iria ingĩcũngĩrĩria mũndũ kũrwara.

Ũhoro wa gũthaka mũbira wa magũrũ nĩ wagĩrithagia ũgima wa mwĩrĩ tondũ mũndũ nĩ agĩaga na ihinda rĩa gũteng'era mũno tondũ mũbira ũthakagwo ndagĩka mĩrongo kenda. Rĩu nĩ kuonania nĩ ithaa na nuthu koguo mũndũ ihenya rĩa ithaa na nuthu no rĩtũme mũndũ ciĩga ciake inogore, ona rĩngĩ mũndũ ũrĩ na ũritũ atuĩke wa kũhũthahũtha na koguo ũhoro wa gũthaka mũbira no kũgacĩrithie kana kwagĩrithie ũhoro wa mũndũ na ũgima wake wa mwĩrĩ.

Nĩ ũgwati mũno kũrĩa ngũkũ kana nyama cia ngũkũ iria ithecetwo na cindano. Tondũ chemicals iria cirĩ nyama-inĩ icio cia ngũkũ cingĩraga mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ, na igatuĩka cia kũambĩrĩria kũmũthũkĩra akagĩa na ũhoro wa hormonal imbalance kana, gũgatumũka mĩrimũ, nĩ tondũ chemical icio ciumire kũrĩ ngũkũ ciathiĩ mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ kogwo cikahotomia ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ.

Niĩ nĩ nyonete ruĩ rũrũ rwa tana na nĩ rũĩ rũrehete irathimo nyingĩ mũno thĩ-inĩ wa bũrũri witu. Mũingĩ wa Nairobi gacunjĩ ka mĩrongo ĩnana maaĩ marutagwo kũu tana ona thitima gĩcunjĩ kĩa mĩrongo mũgwanja ĩtegeirwo kuma kũu maaĩ-inĩ ma tana ,nĩ kũrĩ andũ mategaga thamaki makagia na ũboco wao wa mũthenya o mũthenya nĩ kũrĩ andũ marĩmaga na maaĩ macio magacoka makendia indo icio koguo nĩ rũĩ rũrĩ na irathimo nyingĩ mũno, ona atarii agendi nĩ mokaga kwĩrorera rũĩ rũu ona nĩ rũgiragia kwarahe rĩrĩa kwaura tondũ maaĩ macio mothe nĩ meitagĩrĩra rũĩ-inĩ rũu na koguo gũtirĩ ũhoro wa, wa kwaraha.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno ndĩreciria ũhoro wa parachute na nĩhũtagĩrwo, njĩra ĩno nĩhũthagĩrwo, rĩrĩa andũ marathiĩ kũrora nyamũ cia gĩthaka, makĩria thigari cia cia ngĩmu, tondũ nĩkũroneka gũkũ nĩ werũ-inĩ, nayo parachute ĩno, harĩ andũ marĩ hau, marageria gwĩka ũtuĩria, kana hihi kũrora nyamũ ici cia gĩthaka.

Nairobi ũrĩ mũciĩ ũrĩa mũnene wa Kenya nĩ ũri mawega ona no ũri maũrũ rĩrĩa mũndũ angĩikira kuo. Niĩ hakwa ndingĩenda gũikara mũciĩ mũnene wa Nairobi. Wambere nĩ ũndũ wa mũhatĩkano wa ngari ona wa andũ. Na gũkorwo okorwo nĩ mĩkarĩre yakũu manyũmba megoro mũno. Ona maica makwo makoragwo megoro mũno. Kogwo mũndũ ũmenyerete gũikara taoni ici ingĩ ciĩ mũhatĩkano taniĩ no one harĩ hinya mũno harĩ wĩikari wa Nairobi.

Ici nĩ nyoni, iria ciĩtagwo flamingo kaingĩ cionekanaga Lake Nakuru, thĩinIĩ wa mũciĩ mũnene wa Nairobi, nĩ irehaga agendi, a nja wa bũrũri, ona agendi a gũkũ bũrũrinĩ, nĩ tondũ wa ũtaka wacio na ũgemu wacio, koguo nĩ irehagĩra bũrũri witũ, mbeca rĩrĩa andũ magũthiĩ kũu, gũciĩonera, nĩ marĩhagio, na koguo, irĩ na bata mũno gũkorwo cirĩ iria-inĩ ta rĩrĩ.